Ici ni nyamũ cia gĩthaka, na nĩ kũrĩa irarĩa nyeki. Nyamũ ici ciĩtagwo huria, kana mũnyi. Nyamũ ici rĩrĩa ciona ũgũati, cihũthagira rũhĩa rwacio, kana magego, kũringana na ũgwati ũrĩa wĩ ho.